Mborera ĩteithagia tĩri wa irio wa kũhandĩrwo ũgakorwo na hinya wa kũnyitĩrĩra irio icio, atĩ ona ciakũra cigakorwo na hinya mwega thĩiniĩ ona cikĩgethwo.

Ũhũthĩri wa gĩtekinoronjĩa ũrĩmi-inĩ, ni ũtũmaga irio cikũre na ihenya gũkĩra ũrĩa cingĩrakũrire ũtekũhũthĩra gĩtekinoronjĩa.

Kũhũthĩra macini cia kũhanda nĩ kũhũthagia wĩra. Ti ta ũrĩa mũndũ angĩhũthĩra moko kũhanda. Ni kũrehaga umithio na gũgatũma wĩra ũnyihe makĩria.

Moguni ma kũhũthĩra tekinoronjĩ ya gũthũrima , kũteithagĩrĩiria nĩ tũndũ, mũndũ nĩ amenyaga harĩa kĩndũ kĩrĩ, na akahota gũkĩiga harĩa kwagĩrĩire thĩiniĩ wa mũgũnda.

Gwĩtĩkanĩria gwa thũgũri gũtũmaga magetha ma mũgũnda na thoko mathiĩ igũrũ mũno, na gũgakorwo gũtarĩ na magetha maingĩ thoko-inĩ.

Ũhoro ũyũ wa gũtwarithia irio mĩhaka-inĩ, nĩ ũrĩ bata, nĩ tondũ thirikari nĩteithagĩrĩria, na gũgakorwo bũrũri ũyũ no ũrĩa ũngĩ kwĩ na irio irĩa ciagĩrĩire na citarĩ kuo.

Mawatho ma thirikari, megĩi gũthamia andũ, kũndũ kũngĩ. Andũ aya nĩ maagĩrĩire nĩ gũkorwo makĩrora, mĩmera irĩa ĩrakũra wega.